Kore naiyanaa pee aas nkampunini oropiani ana enia nijoo mbenkii pee etuum atabaki iyieunot e loramatak kutitk e loramatak kunii kutitk naa poo itodouu hesabu e siling'ini naishuuk ltung'ana tenediip ataasishore nenia siling'ini naatomotua te mbenkii. Naa anaa najoo musunguu rates. Naaku keiyaari neitodou peiyie idiim olaramatak nkutitik aiwaata siling'ini te mbenkii neitokii ashuuku.

Kore taa sotua ta atuaa larikok naa ntokii etipaat naa ntokii sii sidai. Kaki kore nkotoi naboo najoo nanu keidiim neyauu neilepunyee sotua ta atuaa larikok naa naboo amani kore entokii najii amani naa keiyaari pee taa keining'oo larikok mara keibaroo, keiyaari pee taa kaining'oo keetai keetai ning'oo te atua larikok. Iyeloo nkaai aware naa.

Kenare neyau nkampunini, enkampuni esile enturore nkoitei, natumie, laramatak affordable fertilizer ,onkoitei napikie ilchampai lenye nkare.

Kore ng'olikunot nabo naa, keya enkata naado, pee idim ne approve ninche aisholol, iyiolo naare, ketiu iloojokini mikinchori loan amu ore kulingana ooropiyiani nitum anaa enikijo income anaa enajo irmusunku income naa kekiti mebaki i limit nayieuni.

Kore, Kore ng'olikunot naimaa ilaramatak ing'oru Ina sile e loan esiai enturore naa keya nkata naado, pee ishori ninche Ina loan, iyiolo nkae, ketii iloomotikini loan amu meeta income meetae isikinkini naitijing'u ninche tene wueji, ena loan epuonu ninche ayiaya pee etum aatang'asu nturore neeku kemitikini.

Kore nkampunini kutitik e ropiani naa keidiim neeret laramatak to nkotoi ana naishoo ninchee loan. Iyeloo pee ishoo laramatak loan nepoo kuloo laramatak aitumia loan aasie biasharani tana atuurie lchaambai oidiim niishoo ninchee ndaa neidiim neishoo ninchee nkotoi naitumii siling'ini nkulee siling'ini.

Kore nkampunini kutitik eropiani naa keidiim nereet laramatak to nkotei ana naishoo ninchee loan. Iyeloo pee iishoo laramaat loan nopoo kuloo laramatak aitumia ana loan aasie biasharani tana atuurie lchaambai loidiim neishoo ninchee ndaa, neidiim sii neishoo ninchee nkotoi naitumie siling'ini nkulee siling'ini.

Kore paashari naboo naata enturoto tenenia nkulee pookin naa keeyaa mudaa, keiyaa mudaa poo obuluu ndaa. Naa keidiim naa kore tana mudaaa nikiyanyitaaa yook mootubuluu ndaa mikietaa nkaai tegemeo mara enia ndaa ake kiyaanyitaa.

Keishoo, kore enturore naa keeta sileen tana loan naishoo laturok. Naa keishooyo sileen sapukin kulingana o siai loasitaa ltung'ani ana sii o capacity e lkasi.

Kore nafasi nayarii peeya ltururii lenturoree peyie etum nenia silen naa kopuo naake aiyaa te bankii e sector ekilimoo tanaa sector enturoree keyarii naake nopuo naas application naa keyarii abaki akee neata registeration aa yani aitodol ajoo keraa laturok. Naa keishori ninshe nenia silen.

Kore golikinot e ropiani naimaa laramatak naa keelau ropiani naiyou neesishore ana ramaat. Keidiim naa eiyeu ltung'ani naas laramat lakini tang'araki meeta ropiani naa meeas meidiim naa ataasa meebaki.

Eeh keatai nitumie laretok likiutaa te siai e ropiani. Keetai kuloo ltung'ana loojo loojo nkutuuk e musunguu financial advisers. Iyeloo kuloo ltung'ana naa ninchee likijooki kore kuna silingini tunutuum nkunai inchii, tipikaa ene ng'ojii , tipikaa ana, taasie ena siai, taasie ena ramatare naa keidiim, keetai taa ng'ojitin nitumie lolo laaretok laaretok likitoiyo te siai e ropiani.

Kore naa sidano tenetum laramatani ina sile enturore naa, keidime ninye metaasa ilo siai loyeu neas, naa kore peas ale siai loyeu neas netum naa silinkini naa nany nanyokie koon naang'asunye atoki ninye koon, koshuk ana loon tanaa ana sile nawa neitoki ashuk o profit natii tekeperr, neitoki aitoki atum naendeyiarie biashara enye.

Koree peetum laramatani inia silee enturoree naa keidimie ninyee motuturoo lchampaa Lenye nowun ndaa Kore peebulu ana daa nemir tanaa sii enya nkang' enye koon nemir neitoki atum ropiyani tekeper neriny napa nawaa loan neitokii otoki ninyee atum nkulie naideleayie ana turoree enyee.

Kore teng'hojin notoitoo neyarii peyie eitubuluni ndaa elchampai naa Kore naa nkoitei nabo naitumiari naa ng'hai naji irrigation, najo lmusungu irrigation naa nabukokinii nkaree lchampaa, Kore naa anaa motumoi naa nkaree teinie nataana naaku ilo ng'hoji nalakwa tanaa aitumia duake lorry tanaa aitumia generator nilotuu naa nubukokii lchampa nkaree.

Ketipikaki aaku keetai sianaa laabaya nkishuu e kila ltung'ani ara laaramatani. Atejoo tana atipikaa taata laaramatan nejoo iyeloo ltung'ana mintarapaa nkishuu tikitaam. Naaku naa enia nkishuu tikitaam ake eikoo ltung'ani aramaat ltung'ani pee menyaa nkop oleng peiye meitoo nkop. Iyeloo sii nkaai netipikaki ee petaa keetai ng'oji nabaya nkishuu mebayaa, keetai ng'oji nemebaya pee wuun enia ng'oji aitubuluu nkujiit.

Keisomi kuna tomonok naati nkang'itie jinsi neitubuluu ena mboga te nkaang', ana auun sukuma tana lnyanya. Neifunsi ana sii neikoo tenepiik, neikoo tenepiik mbolea oneikoo sii tene taai tonokuu.

Kore nkubooroto eng'wesi nainyal nkutubulunotoo naa keretu naa lolo laramatak loturuto lchampai petaa kore lkazi lenshe loturi lshampa naaku naake meakuu le siu naa kotum naa mebaki kuna ng'wesi aponuu ainyal naaku keidim nobulu ndaa neikomaa nebaya naa ng'amata naidim nenyai.

Kore kore kore bei endaa eonkishu ntabata naing'ua esamburu, naa kegol oleng' keitogoli nena nkujit namirakini, tanaa sii inia ndaa naamirakini laramatak mee naa noonkishu inia daa eonkishu. Naa yuolo naa nduata aai naa peetodou sirkali bei petaa naa kebaki sii laramatak pooki lo lodupa o lemedupa.

kore bei endaa oo nkishu, tebata nainguaa esamburru naa, kegol edaa oo nkishu, kitagolokini, ilaramatak edaa oo nkishu, neeku ketum naa ninche shida, aaku meidim mebaiki ainyiang'u, neeku ore naa sirkali kishaakino pee itadou sirkali edaa oo nkishu. pee idim naa ilaramatak pookin ainyiangu oldupa olemedupa.

Laarin tomoon osiet ake ana shaake pee ishoori pee shooritai. Enia ake nanarikino amu enia nkaamat, nia ng'amataa eaku ltung'ani keidiim ataasa, ataasie koon decisions meeta support e mzazi.

Yuolo mbarakinoti nabo natii naitogol koitei natume laturok mbolea nemegol naa keepik serkali, bei ghali bei nagol nemebaki laturok. Naa yuolo ntoki naidim serkali ataasa naa peitodou nia bei embolea, payee, ebaki laturok ainyang'u.

Kore golikinot naatuum naboo naa kejokini antalaak silingini ashuu nejoo musunguu fee naa keidiim naa kore kuna ropiani naijookitai ninchee entalaak keidiim naa mietaa tana ekumook pataa meebaki ltung'ana atalaa.

Koree ng'olikinot naatum naa ore pebuo aisajili lchambai lenye nejokini entalak ropiyani nejia pebaki naisajili olchamba enaa anajo irmusungu fee naa kegoliki naa amu imaniki na mebaki oltungani ina ropiyani najokini entau.

Koree nabo na koree tenkitaunoto endaa esayansi ketejoki metauni endaa nemeata biotisho yani endaa nalotu aitario biotisho oltunganak loinas ina daa ashu lonya inadaa.

Kore ensheria naboo namitikii laturok etum ndaa anaa etum lkeek anaa etum mpolea naa, kejo sirkalii motum ltung'ani letu elo ai register lshampa lenyee tanaa letu elo aisajilii lshampa lenyee. Imaniki etu etum ale tung'ani uwezo nalo aisajiliyee lshampa lenyee tanaa ewon etu eisajili naaku keitodoluu naa ajo keaku naa ale tungani limited motum ana peguu nomotum mpolea nomotum sii lkeek lendakii tesirkalii.